Mbei cia mbembe icenjagia thoko-inĩ nĩ kũringana na megetha marĩa marĩkuo bũrũri-inĩ. Magetha no makorwo marĩ igũrũ. Macũngĩrĩra ma magetha gũkorwo marĩ maingĩ bũrũri-inĩ, nĩ kuga thoko-inĩ mbembe ĩyo ĩgũgĩkorwo ĩna raithi mũno, na macũngĩrĩra ma magetha mangĩkorwo me manini, ũguo nĩ kuga atĩ mbembe thoko-inĩ ĩkoragwo ĩkĩendio na thogora wa igũrũ mũno. Hingo ĩyo mbembe ĩkwendio na thogora wa igũrũ mũno-rĩ, macũngĩrĩra mayo gũkorwo ĩkĩendio na thogora mũnene, hihi kũringanaga na mũhandĩre na ihinda rĩu rĩa magetha mau gũkorwo marĩ mũgũnda-inĩ, ũtungata wa magetha mau, mbembe icio ciĩ mũgũnda, rĩngĩ bataraitha ĩgagĩkorwo ĩ igũrũ, kuoguo-rĩ macũngĩrĩra-rĩ, no nginyagia mangĩcenjia nĩgetha mũrĩmi akĩone bainda kumana na ũtungata ũrĩa atungata mbembe icio rĩrĩa ciĩ mũgũnda, kuoguo-rĩ nĩgũcũngagĩrĩria.

Ũhoro-inĩ wa nyũmba-inĩ ici cia gũkombora-rĩ, mwene nyũmba nĩ we ũkoragwo wĩkĩrĩte mawatho na mikakati ĩrĩa ĩrĩhũthĩkaga mburoti-inĩ ciake. Kogwo rĩ, mũndũ ũrĩa ũkaga gũkombora nyũmba-inĩ icio, abuataga mawatho kana akarũmĩrĩra mawatho marĩa magĩkĩrĩtwo nĩ mwene nyũmba, nĩ tondũ wa rĩrĩ, ũrĩa ũgĩakĩte nyumba-rĩ, ĩĩ tiwe ũkĩũĩ ngarama na ũritũ wa kũrũgamka nyũmba ĩyo nginya ĩkinyanĩre? Kogwo no agĩkorwo ena ruo mũno rĩrĩa nyũmba ĩyo ĩkũhũthĩka ũru ũrĩa gũtabatiĩ. Kogwo mũkombori rĩ, wĩra wake ũkoragwo gũikara nyũmba ĩyo akĩrĩhaga rent ĩrĩa ĩkĩrĩtwo nĩ mwene, na gũtungata nyũmba ota ũrĩa mwene angĩenda ĩikare. Akarũmĩrĩra mawatho, ategũthũkangia indo cia mwene nyũmba. Koguo mũndũ ũrĩa wĩna rũtha na right nene mũno igũrũ wa nyũmba cia gũkombora akoragwo arĩ mwene, we mwene. Nĩ we ũkũhetũkia mawatho mothe, marĩa marĩrutaga wĩra nyũmba-inĩ ciake. Kogwo mũikari no rent abatiĩ kũrĩha na gũtungata nyũmba ĩyo.